Boisiet netesetai eng yu ko kokesetab kawek. Ketikab kawek kekole eng nganasok cheterterchin eng emetab kenya nganasochu kou nandi uasingishu, kericho, muranga ak nganasok alak cheterterchin. Ekait agenge nebo mbaret koibe ketik elbu agenge ak bokol mut chwbo kawek. Kawek kekole akeken arawek taman ak sisit sikobiit kekes anan siko matuan yekikes ketik ab kawek amu kikese lokoek keistoi sakek kiistoe machiniit sokeke akobit kende ngesit sikobit kochuchukan sikeib nguno koba factory ole ipkeochin processing anan kechop yekichop kawechu keyomi agenga akobit kepackagan eng kartasok sikobit kealda eng ematinwek cheloen ak ing emetab kenya. Ketik ab kawek kora koboisie sokekchik kenyoisei kora koboisiei sokek chik keboe tuga ak nego ak mifugo alak tugul.